kanyio piiyieu enkipande ashu passport? ore enkipande na kitodolu ajo ira olopeny olosho ashu ira oinoti lolosho ore passport na kenarikino neeta olikae tungani oingua olikae osho peitodolu ajo ,kenarikino peeti ele osho na keeta erishata tiatua olosho.

Kanyio idamu tenidol enasia ore enasia nakitadolu enoshi rishata onkera kutitik oremu osintano le chancho aa ore chancho na kishakino peishori enkerai peiboori moyiaritin enetum kenyake oltungani sapuk .